kore mashini naa keitakan kewun ndaa tolkereri aitobiraki naare meinauru mashini kowunisho momutoo amu lataa naa eitumiyaa naa kore neunii keitesioyo mashini keitesioyo mentanyanyukoree sii mashini nkaina ee ltung'ani amu kore naa mashini ajo meeng'inyegaa naadei amu ee lata naadei eitumia motuwaa naa nkaina ee ltungani amu meinauru naa. Naaku taa nenia taa duake ajo nanuu.

ee kedede kadolitaa nashuu sii ntitoo naunutoo lkenii.